Ka en tiyo gi lwedo to ng'ato dwaro onego oti gi jembe, rapur, kata rake. To ka itiyo gi le to ng'enyne ji tiyo gi dhiang'. Iketo rapur e ng'ut dhiang' kaito dhiang' puro puodho. Kata be ,inyalo ti kod tractor, ma tractor, plates manie e tokeka e ma ng'ado lo kapuro kendo koluoro oluoro ma nyaka otieki. To e tractor kanyo ibo dwaro petrol bende, to ibo dwaro ng'ama riembe. Mafuta mar mtokaa to kendo ibo dwaro ng'ama riembo tractor chande ka lobeni kod ng'eyo mar puodho maboluoro maber mapur kamoro amora ,kik owe diere kuonde moko ka ok opurore .

Tijni idwaro nyundo ma igoyogodo mabatigo kendo idwaro rapim mipimo godo kit mabati midwaro kaeto koro eki ng'ade, idwaro giming'adogodo mabati gi migoro godo gimidwaro loso, igoro kakidwaro lose kendo ng'ama nigi ng'iyo gi timo gino mondo ogol gikmoko maber kaka aneno kaka wuoyini kata jamani ogole maber.

Kae laptopni nikod nengo, kendo sime manie wi laptopni nikod nengo, tablet manie wi laptopni nikod nengo, risit migolo mawuok ni nikod nengo, kendo gik mondiki kaka mondik e Kenya Revenue authority nikod nengo, ng'ama nondike nochul pesa nochul omenda, kendo ng'ama nondiko bathe koni etims bende nochul pesa. Bedo gi rieko mar ndiko gigi to gi tiyo gi laptop, tablet kod sim nikod nengo nikech ng'ama timeni bende imiyo omenda.

Mae iluongoni nyambotombo. Oko ich, okonyo gi gik mang'eny. Inyalo chame gi nyuka, inyalokete kaka salad kata inyalanyala chame kamano. Okonyo ringruok mar dhano. Nyambotombo nigi pii mang'eny. Okonyo joma ringruokgi ochano. Omiyo jii bedo maber kendo oketho rem mar joma dhi malo. Kendo eee okonyo e tero jomabedo e keto ng'ato maber. Kendo omedo, oketo ng'ato maber, kendo oketo ng'ato mabed majaber. Jomamoko tiyo kode e keto rem kata keto mask mar tho gi wang'.